Tangi mar pii mochung', mabat mochielo kor ot, od smiti, mabat moumo wii udi, yiende ma nie aluora, puodho malum otwiye.

Nyirombe manyilni kuma ochiel gie ni. Gin gik ma gin gik manyalo kelo mwandu sama iloko gi kata itero gi e chiro to gilokore omenda .Kuma ochiel gi e ni, puodho ma gichung'e , to kata nyirombe gi kosedongo to gibro lokore dhok minyalo nyiedhi to bedo chak ma kae ma jii yudo.

Jal mobetie kom, sati manie dende , long morwako, wuor manie tiende, gir loko wach manie ite, nyathi manie komputa ma oting' koda miyo , kom ma miyo obetie , koda laptop ma pich nyathi nene.

Pii makadho ei pipe monego ti go ei puodho, gambut mirwako e tielo sama itiyo, kwer midoyogo kata ipurogo, ofwadho mobetogo lum motwi, koda jal matiyo e pudho kanyo

Wan gi puodho ma nigi cham kendo nigi yiende, to dhok bende moa kwayo koro modho pii, mawuokie tangi kakadho e pipe sama gi a to kendo chieng' bende rieny, kae